Rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa Redcross, nĩrũteithĩtie Akenya makĩria na njĩra nene, nĩ tondũ rũhonge rũrũ nĩrũhotaga kũhungura thĩiniĩ wa matũra nginya matũra marĩa manini, na mawĩra marĩa marutaga nĩ mawĩra ma ũhonokania ta rĩrĩa kwagĩa na mĩihũro, kana rĩngĩ rĩrĩa kwĩ na mĩtino ya barabara. Na ningĩ nĩmahotaga nginya kũhonokia andũ arĩa rĩngĩ matuĩkĩte akũrika maaĩ-inĩ, makagĩa na ũhoro wa kũmahonokia.

Biacara ya kwendia njohi cia ibango thĩinĩ wa bũrũrĩ witũ wa Kenya ndĩtĩkĩrĩtwo nĩtondũ njohi cia ibango nĩituĩkĩte cia kũnina mbeũ njĩthĩ ona angĩ magatũĩka angũthũkio kwoguo thirikari ndĩkĩtĩkĩra gũkũhe marũa ma kwendia njohi cia ibango na ndĩngĩkũhe rutha gũthii na mbere na biacara ta ĩo thĩinĩ wa bũrũri witũ.